Kewelutik che taam koityaan chekoromen en temisiet ko kobataa aliet nemii Barak nebo katoltoleiwek kobataa tenderek anan aliet nebo minutik che amine sait age anan komamii chepkondok chekyaleen katoltoleiwek chotoon ko ko koeg kaimutiet en ane kora ko kobataa koret anan ko mbaret ne mingin nekikomarikiit anan nekiteen kowuitu kemiin minitunik chotoon kora ko kobataa kanetutik chemayamaksei amuun miten temisiet ne yachei itinye nga'mnatet ne yamaat sinyoruu walutiik che kororoneen.

Sikemindo ng'endek bamdek temik chechang ko amun ng'endek en sait agetugul kotoreti ngungunyek konyor kotoltoleiywek cheu nitrogen chetoreti komie korut minutik komie ako yekokotoret kobitu wolutik chemiachen anan chekororonen ingochanga tuguk chepute en minutichoton, koraa ng'endek kotoree kasarta nemingin sikebut anan sikoyaam kotoreti kipkoseobe en atkai tugul mou bandek chetoree oroweek chechang kosindan ng'endek, koraa koo olon mingin koret kemine tugul en kipagenge amun temik chechang kokikoming'init anan kikomarikit ole keminjin kotam kochome temik sikomin kipagenge okorutu komie.

Ole kikesto muchelek ii kokitile mobekyik ii konekityin ak metit olemiten bekyik chebo muchelek ak yeitio yakaketil kebir anan keboishen moshinit ii keisto mobek sikobit bek icheken chebo muchelek ak yan kabit bek icheken kebir ak kebir kabisa anan keboishen miten moshinishek kasari cheimuche koisto tukuchon boo barak en bek chebo muchelek yekokostokee ,anan kimuche kebir koraa yekokebir komongu, komongu komie tenderechoton ak yeitio kiun kotililekitun kirur sikoisto anan komong bek chekororonen.